Mũhiki ũyũ hatarĩ nganja nĩ aroneka nĩ wĩra arĩ na kwoguo nĩ arakĩhũthĩra laptop yake, tondũ mawĩra marĩa tũkĩrutaga thikũ ici andũ arĩa athomu marutaga mawĩra na laptop. Tondũ mau mawĩra nĩ maingĩ. Nĩ ũkoraga nĩ marathũkũma kũgerera laptop. Ona to wĩra tu wa kwandĩkwo, nginya mũndũ nĩ ũgũkora nĩ araruta wĩra andĩkĩtwo nja wa bũrũri, no araruta wĩra wake na laptop e gũkũ Kenya. Na kwoguo ũgakora kwĩna baita nene mũno. Mũhiki ũyũ nĩ arakĩoneka nginya gũthiĩ ndahotaga gũthiĩ tondũ nĩ arahũthĩra gakari ga gwĩtwara. Gaka nĩwe husukuma na nĩ kũrĩ twa thitima no tũu twa thitima nĩ tũrĩ goro mũno. Gaka nĩ gakũmũnogia na kwoguo rĩmwe nĩ abataraga agagĩteithio kusukumwa nĩ mũndũ. Na kwoguo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ gũkorwagwo na kĩama kana mũngano wa gũteithĩrĩria andũ arĩa mena mawathe. Na andũ arĩa mena mawathe nĩ makoretwo makĩhũranĩrwo mũno tondũ matikoretwo makĩheo mĩeke ĩiganaine na andũ arĩa matarĩ na mawathe. Na ona o mena ũhoti wa kũruta mawĩra mamwe marĩa andũ arĩa matarĩ na mawathe mararuta. Kwoguo ũgakora atĩ hena kĩama gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩrahe andũ aya mbia, gĩkamahe ũteithio nĩgetha mahote ona o kwamũkĩra mĩeke ĩno. Kana mahote gũthomera okorwo nĩ gũthoma megũthoma, tondũ nĩ ũkoraga nginya andũ arĩa matarona nĩ marathomithio. Na nĩ maranyita indo na mage.

Gĩkĩ nĩ kĩmenyithia kĩa mbaũ na imenyithia ici ciakagwo nĩ aki a bara. O kĩmenyithia hena kũrĩa kĩrorete tondũ kĩronania kũrĩa bara irorete. Na imenyithia ici ikoragwo ii mĩhaka-inĩ mũno. Na kwoguo gĩkĩ nĩ kĩroneka nĩ mũhaka-inĩ wa kũrĩa Tanzania na bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Na kwĩna kĩmenyithia kĩronania bara ya gũthiĩ Daresalaam. Nĩ marakĩonania gũthiĩ kũu nĩ kiromita magana matandatũ ma mĩrongo ĩtandatũ, na kũu nĩkuo kũnene mũno gũkinya kũringana na gĩbaũ gĩkĩ. Hagagĩkorwo na bara ĩngĩ ĩthiĩte Tanga, ĩyo ũgakora nĩ kiromita magana mũgwanja ma magana mana ma mĩrongo mũgwanja. Ningĩ nĩ ndĩrakĩona hena kĩmenyithia gĩa gũthiĩ kũrĩa Mombasa gũkũ bũrũri-inĩ witũ. Kũu nakuo no kũnene no nĩ kiromita magana mana ma ikũmi na inyanya. Na nĩ ndĩrakĩona hena kũndu kũngĩ gwa bata mũno gwa kũriĩra nyamũ, nĩ ndĩrakĩona gwĩtagwo Serengeti. Na gũthiĩ kũu nĩ kiromita magana matatũ ma mĩrongo ĩĩrĩ. Na nĩ nĩdĩrakĩona gũkĩrĩ nginya na barabara ya gũthiĩ na thibitarĩ. Kwoguo wĩ hau mũhaka-inĩ thibitarĩ nĩ ĩrakĩoneka ona ĩĩ hau mũhaka-inĩ, koguo ndũgũbatara atĩ gũthiĩ kũnene mũno kũmaatha motungata kana ndũgũthĩnĩka kũmatha motungata ma thibitarĩ. Nĩ ndĩrakĩona ningĩ harĩa ũngĩthiĩ hanini mũno nĩ Mũmera, nĩ kiromita mĩrongo ĩĩrĩ na ĩmwe.